Oore taa eena piisha nadolta iltung'anak etii atua enaiposha, negira aibung isamakini, negira aitumia emeli tenchumata enkara peetumoki naa atipik eneti atua enkare pee etumoki aibung'a isamakini kumok. Naa oore pee eibung'i kulo samakini kumok neyietuni tiatua enkare, neyietuni pookin aapik atua ena meli eenye nerei nepuoi aapik enkolong' metoito. Niaku ore teena pisha naa isamakini egira kulo tung'anak looji wavuvi aitau tiatua enkare.

ore tena siai neeta inkishu faida esiana naje, ore enedukuya naa ore inkishu naa imayianat naishorua enkai, idim oltungani aifaidikayu tiatua kule too inkoitoi naapash paasha, amu idim atimira , nitokii sii aitoti kuna kishu, ore eniare naa ore kuna kishu kisho iyiook inkiri, naa edaa ore sii tiatua kule nisho iyiok entoki naji eilata naa ore eilata naa ninye itumiyai ayierishore, ayalare ,neeku ore tiatua ena baye kitiship iyiok inkishu oleng amu kitingie osina too ilamareita neeku kishaa pee kibung enasiai oleng.

itobiritae ilchambai esiana naje, ilchambai kumok eunoto entoki naji, naa majani nagirai atobiraki eunoto, ore naa majani naa keeta faida, sapuk oleng neeku, ore pee iyata enapisha, naa kigira iyiok enaa emurua aiko anyok ailepunye impisai emajani amu meeta naa enilo miyata majani, naa ekidim atereto oleng nintayu osina tiatua olmarei naa kaomon ake iltunga maibunga enasiai emajani.

Ore enasiai naa iyau ake oltung'ani naboitare tiang nisum enasiai polepole aitobiraki taa aku ore kila enkakenya ninyeyie, nirubaba aitoti isirkon, amu ore naa enasiai eramatare naa meeta oltung'ani lemeramatisho neeku, interu ake aisum oltung'ani tenkakenya eramatisho ore tenteipa niunki metaramata openy, amu naa orkerrerri leyiolounoto ontokiting amu meetae entoki nalelek enaa eramatare teniibung' amu teniyieu naa oltung'ani nibung' entoki naa tenipik elukunya ino neeku ore naa enasiai naa kifaa pa ore oltung'ani kila mtu nishori entoki enye metaramata peneshomo ainyalaa ninyalaa tenkalo enye.

Oore teena pisha nelio oltung'ani ogira aalo aitobiraki ewueji imatoi, pee etumoki naa atung'ai pee etumoki naa ilotorok aetu atamany kuna matoi naa meetae entoki sidai enaa imatoi tenepiki ewueji sidai naaji naishiaa naresh ilotorok amuu meetae entoki sidai naata faida enaa ilotorok amuu oore naa ilotorok teneitobir, tenemany imatoi neitau entoki naji enaisho naa oore naa enaisho olotorok naa inompisai kumok oleng tenepiki teneulo osokoni niaku oore teena pisha kegirae aitobiraki ilotorok ewueji nemany. Niaku oore teena pisha, kigira aadol oltung'ani iasita embaye sidai naleng.

Egirai naa aitobiraki imatoi eniko peetum enkitashoto sidai peyie etum ilotorok atumoki aetu atamany atua nena matoi amu meetai ewoi sidai nemany lelo otorok enaa tenetum imatoi naitobirakino ewoi sidai. Neeku ore tenewoi negirai arreshoki ilotorok ewoi nemany amu meetai naisaidia enaa lotorok.

Keunitoi ilchampai kumok toonkaulele eloo naa arasaki esiai enkilepunoto eunoto ornyanya amu meeta siininye entoki sidai naijo teneuni irnyanya tiatua ang, meetai endaa naitobiri toonkangitie meetai entoki naji ornyanyai, Niaku naa ore ornyanyai neeta faida sapuk oleng amu engas enedukuyia aaku wore irnyanya tenimir tenaalo naa osokoni, naa keyau naa faida sapuk oleng, Niaku wore naa irnyanya neetai esiana naje. Eetai iluat kumok ornyanya niaku wore iluat kumok ornyanya niaku kegira naa iyiok ayepare aun iluat pookin ornyanya nakata naa kipuo ailepunye esiai eunoto ornyanya temurua nikimanya iyiok niaku taa aikonejia, niaku aisiling ajo idoltata naa enukununo esiai ornyanya tiatua biashara olduka. Niaku aisiling ajo ipopuo naa sindai aanyok ailepunye biashara ornyanya eunoto ornyanya amu meetai esiai sidai enaa teniun irnyanya amu wore naa irnyanya teniun irnyanya meetai esiai sidai ningil atum alangu faida kake eetai taa sii entoki naji asara tiatua biashara pookin niaku ilake sii angamaa biashara natii asara wenemetii asara.

Kelio iltung'anak tenapisha egira arrumoo emeli arrumoki atua enaiposha inakata naa pepuo atum atarresh isamakini tiatua enaiposha. Neeku ore tenapisha, kinyokita asipu esiai nagira naa kulo tung'anak anyok arrumu ena meli amu meetae naa enyuata nanyoki niton oltung'ani minyokita amu teniton naa minyokita neeku meeta entoki niasita. Neeku enyokita naanche kulo maasai ajing esiai napuo aitau samakini tiatua enkare tiatua enaiposha neeku enyokita arrumoo egarri enye nalo tiatua enkare.

Ore eng'eno edukuya niidim anoto tene naa piitum atayiolo atijing'a atua emeli nilo atua emeli niyiolou sii ataasa esiai tiatua enchumata enkare aitumia eneti amu meetai naa esiai niloito tinewueji nemiyiolo toki amu tenemiyiolo aibung'a emeli, aibung'a ineti tiatua ineweui nipuku naa miata entoki nishomo aas neeku itaasa esiai naa esiai naji enepesho neeku ore tiatua ena siai naa kifaa pee iyiolou ataapare esiai naji eniatua enkare amu ore naa esiai oosamakini naa eniatua enkare neeku meyieu ena siai nilo ake duo enaa oltung'ani lemeeta entoki nayiolo, nilo inewueji nipuku miata entoki niata neeku ore inewueji naa kifaa piilo iyiolo imbaa e atua enkare neeku ore entoki edukuya naa kifaa pee iyiolo ashomo tiatua enkare amu kelo negolu tiatua enkare neeku ifaa piiyiolo aima atua enkare neeku ifaa pee iyiolou ajo kanyio erreshieki isamakini amu meetai naa esiai torrono enaa enilo atua enkare nemiyiolo ajo kainyioo erreshieki isamakini neeku ore naa tiatu ena baye naa kembae sidai amu ore tiatua ena siai nintau isamakini naa ore kulo samakini lintau naa ile biashara naa aiko taa neija amu itum faida tenilo amirr tiatua osokoni, aiko taa nijia.

Ore naa tenapisha apik ilmayai eweji nishaa kepuo naa aingialaa tongolongi, amu egirai naa areshoki osokoni neeku meyieuni naa eweji nikaash pee etumoki naa olopeny, epiikitai eweji naji frij naa eweji nirobi naa kengas enkirobi aitobir aar entoki naji bacteria, nelelek epuo arasaki ilmayai pooki, menotito emoyian pooki neeku egirai ai preserve neeku meroyo.

egirai ai preserve ilmayai pee mepuo naa aingiala etu etumi entoki naaji sokoni, neeku kegirai aitobir kulo mayai pee mepuo ake arasaki imoyiaritin.

Kaitadamu ena siai inyuat nekiasita tiatua irmareita leng' aanyok ailepunyie naa esiai enkiremore tiatua inkauntini ang'. Amuu oore naa eena siai enkiremore naa ninye naake esiai naiting'ie esumash tiatua olosho niaku maibung'a naa eena siai amuu oore naa eena siai, ninye aake nalo aiting'ie inyamalitin enoshikata etagolikio iyiok amuu, oore enoshikata kitagolikio naa naikata naa itum entoki naji faida tiatua naa eena daa naa tenilo areu tenilo naa aaya ewueji naji sokoni, teniya soko nilo amir nitum impisai sidan, naa oore kuna pisai nilo aasie inchugulini inonok. Keitau osina amuu nabo, itum faida, oore peyie itum inchugulini najo inonkera esukuul ning'asa aishu, itum entoki naijo fees tiatua ena daa amuu tiatua ena daa naaje epuku faida niaku matonyok iltung'anak lolosho lang amuu meeta ae toki nalang'u esiai sidai tenias amuu ninye naa kipu arasarayie dukuya niaku matonyok oleng aibung eena siai tiatua inkauntini ang'.